Indo iria ndĩrona haha no cia kũmenereria, nĩtondũ nĩ ndawa cia kũrebia. Hena njohi, hena thigara, hena ndawa cia gwĩtheca, ona ingĩ nĩ cia kũnyua. Ũndũ ũyũ no ndĩũmenererie, nĩtondũ arĩa mahũthagĩra ndawa cia kũrebia, nĩikoragwo na kũmarehera mathĩna maingĩ ma kĩmwĩrĩ, ona makaga mwĩhoko mĩtũrĩre-inĩ yao. Ona ningĩ nĩicũngagĩrĩria ikuũ. Thigara nĩĩrehaga ona mĩrimũ ya mahũri. Njohi nayo ĩgatũma mũndũ arĩo akaga kwĩmenya, na no ĩcungĩrĩrie kinya gĩkuũ. Kuoguo ũndũ ũyũ no ndĩũmenererie nĩtondũ nĩũthũkĩirie ahũthĩri aingĩ mĩtũrĩre-inĩ yao.

Irio-inĩ ici hena nyama ya gũcinwo, ngima na kachumbari. Nyama ya gũcina no ĩharĩrĩirio na mwaki wa makara kana ngũ, kana riko rĩa thitima. Ukĩhũthĩra makararĩ, ũgwakia mwaki waku, ũcoke wethe cuma ya kuigĩrĩra nyama yaku ĩkĩhia. Ũcoke nyama yaku ũmĩhake maaĩ ma cumbĩ nomĩigĩrĩre cuma inĩ ĩyo. Ukũgarũra nyama yaku nginya rĩrĩa ĩrĩhĩa. Ngima nayo, ũtherũkagia maaĩ, ũgekĩra mũtu, ũkamĩiguithania nginya ĩkahĩa. Kachumbari, gathondekagwo na gũtinangia itũngũrũ na nyanya na nowongerere cumbĩ. Ciarĩkia kũhĩa no wĩihũre na ũcoke gwĩkĩra ndimũ.

Ũndũ wa bata haha, nĩ ũtheri. Hena ũtheri maita meerĩ. Ũtheri ũrĩa ũrehagwo nĩ riũa rĩrĩa kwĩ mũthenya. Ũtheri ũyũ nĩ ũteithagia andũ kũruta wĩra wao wa kĩmũthenya. Ũtheri ũcio ũngĩ, nĩ wa matawa ma thitima na ũteithagia rĩrĩa kwagĩa nduma nĩ ũteithagia andũ kuona na kũruta mawĩra mao, ona ũkarehe riri na ũthaka mataũni-inĩ maitũ, matũra-inĩ oro hamwe na maciĩ-inĩ itũ.

Indo ingĩ ingĩhũthĩka ũrĩmi-inĩ ũyũ nĩ ta makonia, taĩri, mĩkebe ĩngĩcurio rũthingo igũrũ, mbaketi, nyũngũ na no ũthondeke indo cia mbaũ.